Kore naa serkali oltururi lo ropiani kishoru enkiteng'ena sapuk oleng' tialo biotisho. Kore ene dukuya, ketii kulo tururi laiteng'enisho mbaa ee usafi, enaa mbaa naipirtare enturore o nchooi. Kore naa lelo turruri naake kelimu ajo kesidai enitumiari nchoi alang' enitumiari osero peyie etumoki naa iltung'anak ainoto mazingira sidai enaa mazingira safi. Kiteng'enisho sii serkali aipirtare mbaa e dupoto enaa mbaa natumieki naa iropiani, kishoru imali naifugai netumoki atimir peyie etumii naa imasaa napaashipaasha. Neeku kiteng'enisho naa serkali olturruri naake lopaashipaasha tena kop ang'.

Kadamu tene nkopisini naa nainyang'u ndaikin olchambai enaa mazao olchambai tenakata enkilimore. Kore naa tene naake keponu iltung'anak le sirkali, ninyang'u ndaikin to ropiani naa naapuo aret olaturoni peyie etumoki naa iltung'anak ainoto dupoto to kuna kuapi ang'. Ke ng'opisin naisaidia iltung'anak pookin pee etum naa imasaa naishaa.

Kitodolu naa ena vyenye nitumia iltung'anak too lubot napaashipaasha impisai e simu ena naji mobile money. Kore naa tene kitodolu ajo kitumiari iropiani naing'ua imbenkii, ninepu irkuliek la laitau mpisai to mbenkii piinyang'ishore, nitumia irkuliek te mpesani o too nkoitoi napaashipaasha. Naa kitodolu ajo kore asilimia sapuk oleng' orkenyai nitumia entoki naji mobile money aitransact mpisai eimu enkoitoi esimu. Neeku kitodolu kesapuk oleng' enkitumiaroto o ropiani to nkoi te nkoitoi esimu.

Kore te murua ang' keuni oleng' ena daa naikununo enaa mbosho keji mishiri naake ke kitauni eton itu ikomaa oleng' kitauni eton a ng'erng'er, naa keeta iropiani na naalaki oltung'ani eniiput enkireti nabo. Keyoloti oleng' ena ena mimea naji mishiri amu keuni oleng' torkejek nae kemiri naa te bei nafuu naa keyoloti oleng' to ntasati amu kepuo naa apuo aitau netumokini atalak iropiani enee te nkireti. Kitumiari sii ene mboga amu ee neyeri, nee eneyai nkuapi e boo aitumia naake ng'arin ele osho lang'.